Olee ene tipat taa enkiremore o ovakado amu ore entoki e dukuya keret ovakado oltung'ani tenepik endaa na kenyai sii aitushulaki mpuka, nenya irkulie aitushulaki endaa naba naa enaata. Ore enkae indim oltung'ani atuturo ovakado nimir nitum mpisai niasie nkulie maendeleo. Neeku sidai pii enkiremore e ovakado o kulo kulie naa matunda naake enare nai naake eyolo iltung'anak ilainyang'ak ashe.

iyiolo oltung'ani oota cancer naa kaidim atereto aing'uraki ebaata, naishoo sininye osiligi ajo keton ake idim netum enkishui ata eeta ina cancer , neeku sidai ake tenikiret iltung'anak lang' pee mitoki siniche i feel going through stigmatization naa ekiret pooki.

enetipat oleng' tenees oltung'ani enabae amu kisho osesen metaa set of responsibilities pee itum emuruna niyasie likae kasi nintiship osesen lino.

Ore esia e kwanza naa iyiolo te nekenyu ning'asa ainyototo nalo ainok enkima, nalo alepisho, ee ore taa tine wuei nalotu nayer shai, naisho orpayian, naisho nkera, ore tenaidip tine nalo emukunda, nalotu ayerisho ayer endaa edama, naidip tine wueji, naitukishotukisho tine wueji aituku nkuti kilani, nalo teipa nayiaraki mboka nalotu nayer oragali, nitukui nkejek, nekipuo airura.

Ore embaye e dukuya nayau nyamalaritin too nkajijik naa embaye e siasa, torono siasa naleng' teneyauni atua oltiren. Ore sii enkae baye naa tenolotu enoshi toki naji misunderstanding eneuo iltung'anak ometaa kegira aitofautiana tiatua inkajijik. Naa teneeta sii iltung'anak enoshi toki naji self-interest iyeu nias, niasaki enkaji inyi ena neyeu sinye olikai neasaki enkaji enye ena neeku ore naa tenkaraki nena kukua tofauti tofauti naake eyau naa enara tiatua nkajijik ashe.

iyiolo iltung'anak lang' tininyang'u edaa tosupuko lang' naa ilo oltung'ani sokoni orkiodo ashu orkanturura, ninyang'u edaa naba enaa eniyieu, olola oba enaa oliyieu nipik oltukutuk ashu inap tenkoring', ashu ipik osikiria nirewaa.

Ore tenieyeu oltung'ani neyolou esiai, ena siai ee ee applying ID, naa ing'asa aliki oltung'ani njere lazima piiyata ilarin tomon o isiet o dukuya inakata ake indim aibung'a enkipande. Ore eni are naa lazima piiyata enatoki naji enkipande einoto inakata itum aibung' a nyoo enkipande. Ore ene uni naa lazima pee eeta oltung'ani photocopy enkipande e menye arashu ene ng'otonye naa neija ikunari.

olee ore taa aitumia esiai e internet naa kegol taa pee itum enkipande, ore naa enkipande keyieu naa ilo openy oltungani makewon pee kitumokini aawaita finger prints naiko sii nejia, naa kifaa naa niyata birth certificate niyata ashu enkipande einoto, naa eisidai naa tenilo aa iyie ake makewon niya naa nkipandeni oo ntoiwuo inonok.

Iyiolo tenadol ina naake elotu ndamunot njere adolta empisha e Mombasa, Mombasa naa oshi etii lelo alak looltomia, nayolo sii ajo ketii naapa ng'uesi nataraki a iltomia pee etumi aitau lelo alak lenye, neeku neja.

Kaata eng'eno naipirta ena amu kayiolo ajo ore ena naa enoshi naji kitunguu hoho naake epiki endaa sidai oleng'. Naa indim anaake itong'ua mau keeta entoki naji a good aroma naake sidai piii amu kemelok nye enipik endaa naake kitisidan endaa naleng'.

Sidai ena baye naleng' te murua ang' amu keret iyiok peyie kitum aiccessa ntokitin naipirta ashu eng'eno naipirta enkiremore tiatua naa internet ashu a social media. Naake sidai ninye amu indim oltung'ani anoto tine wueji kuna bukui naa iindim aisoma pee iyolou enkiremore niindim ataasa te siai enkop ino.

Ore embae, ore empalai orpolosie ashu enoshi naji title deed teniyieu nilak aitumia e-citizen naing`as naa kwanza alo mpaka nkopisini. Ashu aa ilo ake goverment services nilak sii ewueji naa nipirta land. Nitum sii aa nitum sii ewueji nigero tine wueji alak esiai e title deed naa ilaaki ake rent teine wueji naa niendelea.

Adolta enkarna naigero mataar olchafu te nkitukoto o nkaek, nadolta ologo le nkampuni ena naji USAID, nadolta enkarna naigero in the american people aa ilashumba, nadolta ewuji nigero nadolta sii irkeek, nadolta sii mpishai ewui nigero oltung'ani ogira aituku nkaek, nadolta sii ewuei nigero enkare naishu a living water international, nadolta sii nkulukok, nadolta emabati , nadoolta sii mbaoi a kuna natii roof.

Ore tenadol ena naa kadolIta ekipang'ata welotunoto oo loiborr ashu iltung'anak akeyie lenkopang' ashu iltung'ana akeyie lenkopang' oyieu nepuo ong'ata, naa ilasima naa pee ilo ineweji oltungani ele oji mudavadi otii ine ashu aa ninye oosisho teneweji nengamaa iltung'anak nelo sininye aduare inkulie sirkalini.

kalimu ena aa ninye enkaina sapuk esirikali, ashu aaninye nai make ena naji sheria , naa ninye etii iltung'anak ogira ai wakilisha iyiook, aa wanaichi naa ninye kigelaki iltung'anak pee epuo aitobir ibajeti ashu ena siaai oo ropiyiani ninche pookin otii esiai .

Eeh kaata pii eng'eno naipirta ena kipirta e mobile technology a indim aitumia kuna aapi, aitobira iropiani, airiwai iropiani, atang'amu iropiani, aiaccessa akeye ntokitin pookin ino naa naipirta eropia nae sidai naleng' naake ees esia te siokinoto.

Kore entoki edukuya naa lazima piilo darasa ashu a lazima piata oltung'ani lekiutaki piitum atayiolo ena siai a nchere lazima piilo aas ena toki naji practical, pee itum atayiolo aitumia ena komputa ashu ena projector aikunaa neija amu miyolou naake neja mpaka nekisomeshai pee iyolou aitumia naa neija ikunari.

Iyiolo taa esia eyiarare ashu a chefing naa lazima naa piilo oltung'ani sukuul ashu a lazima piitum oltung'ani likiutaki piitum atayiolo, a nchere ore entoki e dukuya naa lazima piiyolou kiwango ashu enaba incridients niyieu piitum ateyiara endaa naje. Naa ekisaidia oleng' piitum ataasa ilo kasi piitum naa atayilo aje ayerita entoki naje naa entoki naje eyeu pee etum naa endaa ataa sidai, eme neja ashe.

Kelelek entumore ena bae amu ilo ake nidungu kulo ngosil lenyenyek ,nienaki . Ore ake pindip airinaki ashua indipa naa ataasa Ina siai . Niaku naa inakata taa itum nyoo ,Ajo itaasa Ina siai .ningas ninye kwansa aas identification ena bae .

Ore ele naa kelekek enkitobirata enye amu itum ake ele matundai nidung'udung' into slices, ore ake peeku idung'udung' o into slices nibelekenya naa aing'orie enkai pee edoli naa ajo inkaja, indipa atudung'dung'o te sidano.

Yiolo ena naa esiai orkuak naa sidai orkuak tormaasai ashu a to oltung'ani pookin naye sidai ena siai amu ore nye tenkop ang' naa iyiolo tenemurati ilayiok ashu a tenemurati ntoyie kake mokure naa apa emurati ntoyie, enimurati ilayiok naa keruai dii pii, nishopi irkilani, nishopi iltasati ilkilani sidain, nishopi kulo kilani oogwetuno too kulo ilnjonito loonkishu.

Olee kanyor pi ena bae amu orkwak loormaasae ele . Niaku mangas ninye aata shida Ajo ,kanyor pi ele kwak amu keyau iselenken Ang ,noo mama ,tenebo noo yieyioo ,ntasati ,naa kenyorr sininche aishopo mmasaa enye peitiship orkwaak loormaasae.

ore ena baye naye sidai to muruaitin pookin amu ee ipuopou emukunda niyasiyasa orkasi linyi nitumutumu masaa inyi, ore enakata eponunui aipim naaye ipimokini intai idolitata tine wuei aisho intae iropiani enaa inkipimot entoki nitaasa. Neeku sidai pii ena baye naa keret iltung'anak amu ketum iltung'anak impesai pookin.

Sidai sinye ena nagira aasa tene amu keyau iltunganak tenebo. Nepuo aashipa egira Arany . Niranyranya isinkolitin linchi ,niyiolou si ajo kainyioo nagira aendelea aasa te dukuya. Naa isidai doi amu kitishipisho ,nitengenisho.

Ore tenadol ena siai naa kaitadamu apa enchula napuoi iltunganak tenepuo iwuejitin neepaasha ,neshipae , netii kulie oyiolo si ataranyisho ,netii irkulie oyiolo . Kake sidai si amu keyau enkisuma tiatua iltunganak naa .

Ore tena pisha naa adolita iltung'anak ookuni eeta e mama etae enkerai eetae oldakitari, naa ore oldakitari negira aipim enakerai amu kelio enaa kenyaala, neeku kegira aipim ajo kaamoyian eeta kakwa golikinot eeta tiatua osesen lenye.

Ore taa tena pisha idol naa Ajo orkwak le ranyare le le looltung'anak mayiolo taa Ajo kakwa kulo tung'anak kulo kake idol ake Ajo orkwak lenye egira aitudupaa tene wueji te siai eranyare. Nishopito ake yie imasaa eranyare ashua irkilani lenye naa loise ilo Kasi. Naa sidai dii amu kitengenisho.

Ee kaidim pi atolimu ajo kanyioo nagira aasa tene. Kadolta ajo iltung'anak kulo ogira awosh ildraami, ashu akeeta mesej nagira najo pero. Keeta olkilikwai logira ajo pereu. Arewaki iltung'anak lenye. Na kereu tenkoitoi eranyare. Erany tenkoitoi e kuigiza, erany tenkoitoi ewosh ildraami. Nidol ajo ketii mpaka nkutia tokiting naijo mpuruo natii inewei.

Ore tene nadolita ntomonok are natii sipitali aa maternity aa eshomoito aiki ine wueji. Adolita nkera enye naa sidai ake sininye ena bae tene naa

Olee manyor pi nanu enabae. Amu idol najo keshaita oleng' nemeeta iltung'anak si orbaribara sidai, idol ajo kegira nye garrin amuka. Netii iltung'anak loltukutuki na ke risky ina amu kelelek ake elo nesapuku enkare, niyau irbuketa lemesidai. Neeku mesidai pi, manyor pi nanu enabae.

Yiolo tene nidol ajo oldakitarii o enkerai ashu oltamoyiai, kemuoi ena kerai, egira ang'amaa embaare, egira oldakitarii aipim, negira naa aen enkaina kajo keeta ewuoi niwuang'a tenkaina, neaku kegira oldakitarii atal eneiko pee eisaidia ena kerai